Yechame korutochin biik eng Rift Valley, ko kepeperta nebo Turkana. Turkana komite bororiet, bororiet neribe itundo nywa ne kibo kong'ete. Tikolachi ngoroik che ki chechwaket kong'ete kokaba kiplelachek. Kepeperitok bo Turkna kora, ko lalang. Chame biik ole lalang yoko kaitit kimoswek alak ing kenya, kobendi Turkana sikonyor lalangiet ne ienege. Turkana komite nyanjet notok nebo Turkana neindoi samakinik akomitei tiongik. Eng Turkana kora, komitei metoek chekibo biik cheki tai, boisiek che kitai kapsaa,

Tuguk chekibokeny makomite kasarta nekimiten sai. Tuguchu kibo keny ko kiechen ichek ak kiboisie kasarta neo kwai boisiet. Kasarta nekimiten saa hii komoche biik tuguk cheboisien muswoknatet nebo barak kwei boisienyi ago tuguchu komengech ak kotare boisiet eng kasarta ne nuach mising. Tuguk chekitinye saa hii kochame biik tamu kikichobe muswoknatet icheget nebo kasariton ni.

Eng kabatisietab ketitab logoyat amwachini kabotindet alenchini kobal keringet butisiek aeng kwo ngweny ak butisiek aeng eng tebesindo. Ndakakotar kobole keringet alenji konam ngungunyek chekabole keringet ak koburuch ak keturek inendet ak kitya kowekyi keringonotok. Aktyan nerube komin ketit. Komin ketinyin nebo logoyat eng keringonotok. Ndakakotar komine ketit ko ngomingin ropta kopis inendet koboisie beek che tililen. Atyan kokakonam ngweny ketito bo logoyat aleji kopit ketinyi koboisie kerichek che kikochin kipsomaninik chebo kabatisiet. Kerichechu kotoreti ketit kogimit ak konyalilit ak konyor amitwogik inendet ketit sigopit konyor kesutik chemi barak mising.

Tuguchu ko bandek che kakebony. Yekichopto ipkoigeitu chu nga, ko netai ipiges eng imbar. Ndakaiges eng imbar ilou kobwa kaa. Ye kailau kobwa kaa nyeibony iiste mosokorek. Ye kaiste mosokorek imaa bandechu ipkosoiyo. Bandechu kema kosoiyo imuch kotepso kenyisiek chechang komangemakis. Bandechu kengoe sikokon bosyek che kikonye kimnyet. Bandechu kora imuch keboisien keo amitwogik alak che ame kipkosobe.

Biik che kinyorchin Rift Valley ko mising ko bororiet nebo kalenjin. Kalenjin ko tinye bororiosiek konyil chechang che mengech. Boririet netai ko bororoet nebo kipsigis chekinyorchin Bomet, Kericho ak Nakuru ak Narok. Mite kora Nandi. Nandi kenyorchin Nandi ak Uasin Gishu. Mite kora Keiyo. Keiyo kenyorchin Elgeyo Marakwet mising. Mite Marakwet Elgeyo Marakwet kora. Nebo angwan komite Tugen. Tugen kenyorchin Baringo ak Nakuru konyil chechang. Nebomut komitei Pokot. Pokot kenyorchin West Pokot. Kora eng Rift Valley komite bororiet nebo Maasai. Maasai kenyorchin Kajiado ak Narok. Mite kora bororoit nebo Turkana eng Rift Valley eng Turkana.

Eng kokwet nabunu eng Uasin Ngishu County ne naat kou keses, koyanat keger igorto notokbo koito. Koito ko igorto notok kituitos kapchi eng katunisiet. Werit ne itunisie keguren sandanon ak chepto nekituni keguren chemureret. Naege biik chebokap chemureret ak kap sandano koboisie tiondonya. Biik che tinye tiondo negerge komaiyanat kutungei. Igoitoi kapsandano tuga ak nego chenayatin konyokobwa kapchemureret. Eng koito ketiendis tienwogik cheanyinyen kot. Tienwogichu kobwatuech biten nyo nekibo keny eng katunisiet. Eng koiton kora keame amitwogik che kibokeny ak amitwogik chebo kasari. Kitegisi kap sandano ak ketegisi kapchemureret.

TB ko koroito ne namey buonikab chito. Chito nekanam koroito, kolale inendet akosagit kot. Mwaat kele koroito yeinomigey kobun koristo, akilu chego che makiyoo. Mwaat kora kole chito ne kanam koroito matkotebe ole mii biik chechang simatkoyaptakey mogonjwat nitok. Amatkorikchi lagok che mengech ak chepyosok che makanatin ak biik che kikonam borwek chebo ng'uny. Koroito kotindoi kerichek che kinyaee, akotoreti kerichek chutok matkomei chito, amatkoyaptakey mogonjwat nitok. Ngenyei chito ne tindoi koroito, kochuchi kayaptayetapkey nebo koroitok.

Sibitalishek chemi kokwet akumuch konet akobo ribset akosubgei ak amunee chechu netai sibitalishek chemii kokwet konyoru chepkondok chetuten kobun serikalit ngeanye sibitalishek Chemiten town Nebo somok ko sibitalishek chemi kokwet kotindo rerunet ab kanyaiset akobo ribset ab borta imuch Ile kewe sibitali akonetin akobo ribset ab borta ako yeitite kelenjini kanyaindet neineti akobo ribset ab borta Nebo somok ko sibitalishek ab kokwet kotindo rounet ab tuguk chekinete akobo ribset ab borta Nebo bananda ab sibitalishek ab kokwet en sibitalishek Chemiten town akitya Nebo angwan KO bik Chemiten kokwet kotomo koyan kanetishet ab ribset ab borta nebunu sibitali ak ichek kotakoyani itundo nywan nekibo kabaten akobo ribset ab borta.

Ayoni ale ribot chito kobur eng oteli kosupke ak ngalek che tesetai inguni kosupke ak amune cheu chu. Netai ko otelisiekab kasari ko kikogoyai ripsetab kalyet eng kurgotikwak. Kosipke ak mungarosiek cheteseta eng oteli che kikeboisien chepkondok chechang sikechob mungaroisiechoton, kieti kalyet agonotok ko ribot chito kokebur eng oteli. Neboaeng hotelisiekab kasari kobaisie muswognatet nebo barak kochoben amitwogik. Konoto kotareti chito kwam amitwogik cheribot eng bortanyi. Konebo soomok ko otelisiekab kasari ketekyin lesisat, lemao bolatet. Kongwo chito netindo kaimutik, ko ngipkowekse eng oteli ko koakobur inne, konyone kaa kokakosob inne ak kopungusan kaimutik chekatindoi.

Chang kambunishek chetareti kipsomaninik en ngalek ab sogek kambunishek chuton Kou Kenya seed, Kenya power akalak chechang kambunishek Chu kokikonam gei oun ak sugulishek ak serikalit sikotaret kipsomaninik konet gei akobo ngalek ab sogek kambunishek Chu koyanjin kipsomaninik korutachi icheken en ifisisishek kwakbakobit konet gei ngalech chechang chetareti gei mising kambunishek chuton kotareti kipsomaninik koek bik chekimandar Mutai ak chekakisir kasishek akotar sugulishek chwak akotareti kipsomaninik Kole nee chesapos Kwai Mutai Katar kasinywan Nebo soket.

Kokotiem serkalit koip somanetab sokat konyo kokwotinuek nganda tomo koit olemaktaat kuo ye kikoip somanetak sokat kwo taonit. Nitok kosipke ak amune cheuni, eng kokwotinwek chechang kotogomi ngwong moswognatet ago kuyongen akwek tugul ko somanetab sokat komoche muswoknatet nemi barak mising. Kokwatinwek chechang kotom agot konyor kimnatetab stimet. Konitok kotei kiit muswoknatet eng kokwatinwek chutok chaangen. Konitok komakoi koit somanetab sokait ku olemaktaat eng taonisiek. Somanetab sokait eng taonisiek ko kikwa barak kosipke ak muswoknatet nemi barak. Oo kimnatetab sokait eng taonisiek kosir eng kokwamitwek. Kokwatinwek chechang kotagomi barak pananda. Kokwatinwek chechang kotokotindoi ingelelnatet biik nebo konetkei agobo somanetab sokait.